Ore entoki nadamu tanadol ena adolita ntasati are nadolta enkima nadolta irkiek nadolta si irkuniani otii abori ore Entoki nalotu ndamunot ainei na adolta ntasati natererenate nadolta emoti kitodolu ajo ore kuna tasati nelelek a biashara etii elelek egira ayiaraki ltunganak elek a biashara etii lchambai petumoki ashomoita atimiraki enadaa enye nayierita tenewueji petumokibsininche ashomoita anoto ropiyani netumoki sininche ashomoita ailepa tenabiashara enye adolta ajo kikararo nona tasati tenkalo kulo shambai neaku ore ena biashara na kitobir oleng amu migil ltunganak opuo ntauni aingoru.

Ore entoki etipat nagira aasa tene adolita toi enkiti tito ashu enkiti selnkei nanapita irkiek ore enabae na keas oshiake tomurua aang amu kitodolu ajo ore enagira aitumia na enoshi kina orkiek neaku na mpaka na nelo osero aitau kulo kiek otoito petum ayawa aang peyie inoki ore tenashoto onkaulele ore nkera teneponu nkaulele nidimaki na ntoyie na enasiai enetipa teneponu aas meeta naj esiai sapuk naasita naketumoki toi ashomoito aengiengie ntoiwuo enye tenkata natii nkangitie amu intoiwuo enye oshiake naponu aitau irkiek enkata nati ninche sukul.

Ore nai embae naitiship tene adolita oltungani otabolo biashara enye sapuk oleng biashara ena sidai oleng onkilani adolta ajo ketii namuka ontasati adolta ajo ketii namuka nabolo olewa neaku adolta ajo ore ene na enkaji namirieki nkilani ena ashu a namuka, adolta ajo eterene olopeny enaaji amu kelala adolta ajo iputa ntokitin oleng ore ena biashara naasita ele lee ashu enaselenkei na ketumoki ailepie sininye biashara amu migilbalo alau mpisai amu keaku na eteretene tesidano oleng amu etipika ntokitin kumok neaku migil alilita keanyu irkas.

Ee kalimu nai ajo kanyio nagira aasa tene ore embae edukuya nagira aasa tene adolita selenken nagira aisujisho nagira aisuj nkilani enye arashu nai a nkilani o okera enye adolta ajo kekumok nkaraeni adolita ajo ketii nkaraeni kumok oleng ore enabae na ketumoki nai ashomo atarasai yiok oleng kira duo nai yiok ilewa amu keaku nai tenilotu atua aji nailotu nitum nkilani isujaetaa safii nitumoki si aibelekenya nkilani oleng adolta si kunabtasati ajo ntasati safii kuna nakiba nai loiterioni adolta ajo kumok nkaraeni alang ata ninche.

Ee kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tene ore embae edukuya nagira aasa tene na adolta entoiwoi arashu eselenkei nagira ayier irmandasani eeta enatoki nayierieki irmandasani eeta ele poshie oyieriki irmandasani netiibeilata netii orbaket neaku kadolta nai ajo biashara nagira aendelea tene ore peyierita enatasat irmandasani na petumoki atimiraki irkastomani lenyenak oshiake ogira amiraki tontauni arashu aa tiang ake amu keasa oshiake enabae tonkangitie kepuo ake ntasati apuo ayier irmandasani neponu amir netumoki na amu kelo atum iropiyiani netum ashomo ainyangunyie ntokitin nemeeta nelakinye nkera sukul.

Ee kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tene ore entoki edukuya adolta ntasati are nadolta nkiek adoru nadolta entoki sapuk naijo kitau embao naidongishoreki, adolita nkibandani enye nagira apuo amirishore ore naibentoki naidim atejo ninye easita kuna tasati keeta entoki naidongito petumokiashomoita atoor enatoki naa nagira apuo aidong netumoki naibashomoita atimir tokuna kibandani natii adolta ajo ntasati nateena mpolosi ijo kitau ntasati onkotelini kuna napoito ayieraki irkastomani lenye endaa

Ore entiki nadamu tanadol ena na kadamu nai ajob mentoki sidai nai ena amu adolta ajo adolta lewa otii osokoni na tiatua enkare emirita kuna kilani enye nementoki sidia inai inabore nai oltungani oyieu nelo aingisho nemetumoki ashomo ainyanga nkilani namiritae tiatua enkare adolta ajo kelelek aa ketasha nenap enkare kuna tairi nagira aiteleki nkilanibenye apuo amir nesapuku enkare tenewueji ore nai embae naidim atejo tene keyieu nai nelo serkali e kenya apuku pepuo nai aisaidia ltunganak otii enakop amu kenyamal oleng

Ore najibentoki naitiship tene adolita emashini nalakieki ropiyani nadolta sinye lewa obaya waare otii na enasia ore ene na embenki etiiki etii oltungani ashu orkastomai oyieu nepuoi apikaki mpisai ashu oyieu nepuoi airiwaki mpisai ewou nejebaa sukul ashu nai ewueji naake neje arashubna olaini lenye le simu na adolta ajo eeta olaini lenye lesimu netii olikae oironyita na enamashini narewieki ropiyani neaku ore naj entoki naitiship tene na adolta ajo etiu oltungani oiendelea te biashara enye ninyangu na kuna mashinini nelo na anol biashara enye ashu biashara embenki neaku kesida inamashini amu kitelelek mpisai.

Ore entoki nalotu indamunot ainei adolita taatoi eselenkei naishopita miwani ashu naishope naake ninye oleng', adolita sii taa ajo ketonita tewueji sidai oleng', ore neewuei natii ena selenkei naa atua emeli ore ena meli naa egira aitalang' naaji iltung'ana nadolita ajo sapuk ena meli amu sapuk enewueji ooleng' netii ena selenkei. Adolita sii toi eibung'ita osoit naa ore naa nai ele soit loibung'ita naa kulo tahabu nai kulo soito le dhahabu amu adolita nai ajo etishipe ena selenkei oleng' eibung'i naa ele soit. Neaku adolita ajo ore eloito alang' enkare keloita naa tenchipai oleng' ashuko naa enashoto oonkaulele. Adolita ajo eshomo naake ninye atum entoki nashomo naa aing'oru toonkuapi eboo arashu naa tewueji apa naa neshom naa neamua ninye alo aing'orunye ele soit.

Ore entoki nai naitiship nanu tene adolita toi olee ogira naa amirr sambusani enyena tene. Adolita sii taa ajo keyierita, keyierr ketumoki ateyiera tene petumoki ashomo atimira. Ore sambusani etumoki sii taa ashomo ateyiera naji esidai amu kadolita ajo eshipa kuna sambusani, adolita sii taajo keeta ilkastomani amu kegira apuonu ainyang'u eitodolu ajo keyiolo naaji ele lee ena siai nai osambusani. Adolita sii taajo ketumoki naji ashomo atarasai tena biashara enye adolita ninye ajo keshipa osesen amu kegira akweni, ore tenidol oltung'ani ogira akweni naakeitodolu ajo kesawa , esidai ena siai teninye. Egelita aum ilkastomani netumoki sii taa ashomo ainoto iropiyani neisumie nkera, neshetishore, nelo sii toi ainyang'unye nkilani netumoki naa biashara enye ashomo dukuya.